Yuu komiten biik chetonondos, mii chetebng'wondos, komii chekailach maskit komii chetebng'wondos, mii kitambaet nebirir nekakitaen meset, mii meset, mii kitabut ak komii beek, miten kiit nekeboishen kikwengishe ak komiten kartasit nekokiminchi inaat ak kakisir, tindo sirutik chekakisir eng' orit yotok.

Nii ko kiwanjet nebo asikarik oleki tireinenen ak ko kailach chepkuloik, kailach ing'oroik, kllach mosibit ak komiten kweinik ak komiten bakit neikalach komiten bakit, miten biik chemiten taban, mii koot ak komiten biik chemiten komosto nemotoku ak komiten olekokimire kii nelel eng' oret.

Mache keker tyong'ik, kuakeger tyong'ik ko toreti mat koam amitwogik chebo biik che iboti mbaret amun kobwa kobwani tugul safari moja akobwane koam tukuk. Konu aseni neoo ako ngoam bandechoto, ngele kakikol bandek, ngoam bandek komoi konyor chito ne kabatishe, konu rube neoo. Ko kaikai ngeker ko tos kibai eng ole mite tyong'ichoto.

Yuu ko sukul olekinetii lagook ak inginetii lagook ko miten meset miten kitabut ak ko Mii kalamit ak ko Mii ngecherok cheteben ko mii konetindet kotelelii en taa ak ko miten wanjet ne chesonen lagook miten ketik ak ko miten mwalimuinik alak batet ab lagochuton chemiten yoton

Yuu komosto nekineten tibiik atebet elekitestoi ak elekinetitoi elekiboishoitoi tukun chekakinet. Yuu komiten lokok iin biik chemurenik ak komiten chetibik ak komii kiit nekakitech neuu sukulit akomiten kwokomiten lokok cheungakinet.

Yu ko Reverend che temwendos mi kii ne mwoe ne tesei tai eng emet. Miten kii ne kiboishe eng muswaknatetab kasari. Mi che temwendos ko che kakuoketu, ko che tonondos ko che tukukimen borwekwak. Mwae kii ne tus ko testai eng emet nguno kii ne mwoe nguno. Ako mi kii ne ng'olole nebo kila eng stationishek che kiboishe eng kin tukuk che kiboishe ke ng'olole

Ni ko kandoindet nekibo emet kakuru ine, chito ne mite yoto ake ko kandoindet ake nebo emet kokeny. Mite reverend, mi askarindet ne mito yoto, mite biik che katononso eng taban, miten benderet nebo Kenya, akakuru inen kakumuny, nguno kanyo ko kere biik kandoik alak en yoto.

Yu ko sukul wole mito biik che somane. Mito mwalimu kotonone eng tai yu, mite karatasishek che kikiminchi naat che kikisir, akomiten um kii ne kiboishe kinete lakok, ne mite ko komyutait ne kiboishe kineti. Iborjin mwalimu ole kiboishoitoi akumite alake che tonondos koborjin alak. akumiten ole kikiunganishanda.

Yon koyokto chito chepkondok kowiru kainet eng yon, yon imoche inyonchi Ile ngo nekeyokchini konetai koboru kole imoche iyokchi chito nenoton kakowir kainet. kone oeng koimuchi iyesye ak noto kotooreti inai chito neindet

oko Yuh koyon kokiyokto chepkondok sikobaa taban, kilenchini igen dakikaisiek taman ak mut sinyoru chepkondok, ako chepkondok chekokiyokto kamara kaelifut. Kolazima iweku en saisiek oeng ak ikeni saisiek choton sikewek

Yuh ko komosto nekineteen biik, kii koboru tuguuk che kiyoe akomi kiy nemi tabaanion nekechile sikoborun kole kibendi Ono ak Ono. Komi kiit nengindoi itiit koboruun kole ano alekechil I,kwano olewendii koborun ichiil yoto.

Yuu komiten kondointet nebo emet, miten biik chekotebngwenyso komii chekotononso, koteb ngweny icheek ak komiten kiit nekechile nekeboishe, ko inee kokanyokokeree sikonai kole nee netesetai mii karstasit nekokimin eng' yumbo leet yuun olekakisir mii tukuk chekakisir en yoton ak komii biik chetonondos en taban yoton, Mii tirishok cheyototin ak komiten tukun chekokinde ngweny ak mii kiiton kochile komii kartasit nekikiminchi batai kii nekichile en yuton ak kotindo kii nekinoktoe Yoon imoche iyokte komii kiit nekechile nemii ngweny yotok.

Yu kiporu lagok ab sugul chekanam tuguk chekakiipchin chepo musang'natet ab kasari, mite meset yotok, mite kiit chekagitepee meet parak, mi mwalimuinik tapan yo', mite kiy nekegiming'ji yo' sikopar kole kagiip kiyotok otkoit sugul, mi tangit nekiunee keut eng' yo', mite sugulit yo' akomii lagok ab sugul kele ata chekanyor.

yu komiten biik I,mi karisiek mi barabare t nebune pikipikisiek, garisiek. Yu komiten garit Nebo mwanik nekokinde tabaan akoboru kole koimuny garit eng yon. Miten garit age neibe semendi nimeten taban yon ako mi pikipikisiek. Mi garit nekakipaken eng taban yon

Miten kot nekikitech neboo korofa, mitten keetik I,miten garisiek chebendoti ak komiten lamit nekikichop, mitten gasetisiek che keoldo sikobiit kosaman chito sikobiit konai kole Nenetesetai eng emet, ak komiten biik cheibe mosikosieg cheyoe kasinywan Nebo biashara koibe tuguuk kouniton

Yon kaiil chito anan ko kapunuuk keldo nebo chito, ko yon kakimut sipitali komitei karnok che kikinde taban taban kole akomi kiiy nekikinde kwen ako mi korrot nekindoo neketai yuto sikenai kele tos kokochulak keldo. Ngokokochulak keldo komitei karnet ne mitei taban taban inam ak itepe ak ikitepende sikaas ngotko toko ngwan keldo, kot ko toko ngwan ketae keldo ,komi chito taban yo neratun keldo ak kolechin kaas ko kotoko ngwan itiektoi ak koneti chito kole kokakoil keldo ikaase ko ngwan, ngotko toko ngwa komi kitambaet nekitae sitokopit.

Ngo mayae komnye simet, iwendi isom chitoab kokwet simet imwaite, ipipoishe ak kilende mayae kouni ak kouni simet, ko ngiip kapfundiot ipkechopun simet iwendi iwilende kangalali komakasei chito ake kenai kele shida nebo simengung kone.

Ni ko lakwet nemining nekatekesiche, ngele bo arawek aeng anan eeh aeng ak wikisiek, mi chito nekanam ako tokomining ine, kakilakchi ngoraik chelalangen amun kaitit ako mi sholit nekekitae. Lakwet kokerei ako keerei mama nenyin nekanam lakwet.

Yon kewe duket ibeiteb mashinit nekimweten ingoroik, iwe kiborun ole koboiishoitoi, ako kinetin kele mashinit noton komomoche ngoroik chekokoik chafu missing, ingoroik I chemoche imweten mashinit kiloochi avenge anan ko betusiek oeng lakini matkooik chafu missing. Konoton kotoretin okot betut nekonyon iboishien kou yekokinetin

Yu kiboru lakok chepo sikul, mitee chito nekanam kompyutait nekiboisien, miten mwalimu, akomiten lakok ako kakibir picha sikobit kenai kele kokiip kwo sikulit sikoboisien lakok, miten meset nekokitepsi tukuk alak, cheu kalamit ,miten bikisit nekokiibunen tukuchuto sikenai kele tukuk ata, ako ngeip en sikul kobokomonut konai sikoboisien lakok amun musong'notetab kasari.

Mii chito nerwe kimunye, mii chekoteb ngwenyso chekoteben ketik, mii nekoteb ngweny buch, miten ketik, mii koik chemiten tabantaban, miten ketik chetonondos, miten tikitik chekikoiwakta eng' ngweny, miten biik chetebngwenyndos kwome lokoi chechwak biik chekotebngwenyso.

Imuch serikalit koyoku biik kobwa iin village anan ko kokwet aketukul koyoku biik cheng'ering'en muut ak kwoo taii, ko yekokiyok bichoton inyokonet biik olekiboishoitoi muswoknotetab kasari, anan ko kakoba bichoton komosto akee kokwet aketukul nekaba kobire picha ak konde koboishen muswoknotetab kasari, kochotok boishen muswoknotetab kasari chekokoit komuch kobit picha ak koyokto koibchi chitukul, ko biik chekaroo pichainotok komwochin chito akee kineteseta kounoto konoe chitukul kole ne netesetai.

Yu ko komosto nekinemune chepkondok, ako mitten simet nekebooshien yon ichile komii platiit nebechokchini mashinit non ak yeityo ichil Ile chepkondok ata cheimoche. Chito nekowo bokoi yote ibekoitoi platit noton keichil Ile kemoe siling ata, mashinit non kobooru kole chepkondok chemiten oriit chon chekukek ,imoche iroo Ile siling ata chemi orit yoyon. Ichile koborun ak inai Ile chepkondok chekooinemu ak chekonget kotian

Muswoknatetab kasari kokararan iman, komi biik eng serikalit chepoishe komnye sikonyor chitugul ngalek chekakimwa eng emet. Komitei biik kora eng serikalit chepoishe koyait, konengeme eng biik alak kotos kikeer muswoknatetab kasari, ko tos kekeer amun tuguk che poishe biik koyaptai lembechek ako tuguk chekipoishe ko sikonai biik alake imanda, komi biik chetile ak tugun che yachen.

Huduma ko kikotoreto atil kadit, kadit nekipoishe nebo sipitali, ko ngitil kadinoto ko silipani kila arawa elput anan ko bokol muut. Ko kailipani chepkondochoto ko kemian ikoite kadinoto kotoretin ilipan bilit nebo sipitali , ko ngotomo ilipan konoto neparei biik kokeny. Ko ngotomo itil, ko chito ne kitomo itil, konaiseichin komwachi biik alak komwachin kole potiil kadinoto kotoretin. Eng mengiikab Kenya ko kikotoret amun ipikoitei kadinoto kotarun bilit tugul nekabo sipitali nekakiyochin denit.

Yu koporun sait akiker ile ko betutab raini inoe ile tos tian ropta neroponi rani tos mi parak anan mi ngweny ko ngiroo anan koporun kole nambarisiek chekachang'a inai ile oo ropta ko ngwo ngweny inai ile nambarisiek che ng'ering'en cheiporu kole moroponi neo akoporchin biik chechang kole nee notos koyak ngot komiten ropta neo nepo koyat ana ko ropta kiasi, kiasi nemo oo ako momingin ropta.

Ngopial chumbik, ial mwaitab ingwek, ial nyanyek, ial royco chebo bokisit neo, ial ndimuk, ial tugun chenge mwetee ngoraik kongutoi ngoroik, ial che kisite kelek, ial toothbrush kipsitet nekisite kelek aki ikoite eng yoo tuguk tugul che keal ,komi chito ne iporun eng yoo, ko kaikoite komi keiy nekekonini, k kakekonin kesainan risitit noto kapialishe tuguk ak koparun tuguk tugul chekaial ak chepkondok chekaipoishe ile siling atak.

Ovacado kobo kamanut, ye kakoruur keame kotoreti borto ko tililit. Ngeput ovacado che ngarngaren keipe ipkechope mwanik chekichope amitwokik ak mwanik che kiilekee. Ko ngeput kokaruryo ipkealdoi, kokanyor akine chito nekaaldoi chepkondok tutigin akine simatkoek puuch.

Ni ko kampunit nekichope chego, mitei biik chemi ariit yoto, mitei mashinisiek chekechope ako mitei kerichek chekepoishe asikopit kechop chego cheteptos akoi ako mitei kiiy nekikisiir, kesiir kot, eng kot barak komitei kainet nebo kampunit nito ako mitei ketit nekakilum yo kole sikepoishe keminchi sikonai kele yu komi kampunitab chego.

Chu ko pilipili hoho che kikole eng imbar, kokoruryo nguno, ko ngeton ak kisuse ngwek kwanyinyen, ko pilipilik ii, ko ngiam ako kaamin tungwek anan ko kekose ko ngwan teket ko ngiam ii, koyote teket amakoi taikas ngwonindo ake, ko pilipili hoho kotoreti kwanyinyitu amitwogik ii, akochame chitugul tukuchuto kotoreti tugun che chang.

Maat nitok ko kikichob kobun lou, kokichop omitwokichu iloli maat netai ichobe indee muchelek ak iwee maa nebo oeng isus isus bendo, iwe Nebo oeng ak ngisusi amitwokichuton komiten kechiket ak ko sikochop chito amitwokik koyoche koik iin koik sharp chito amun ngomiten nebo mwisho ko kokoruryo omitwokik chetaa ak koneti biik chechang konai kole kaa miten kii nekeboishen sikochokyike boishoni niton.

N i ko muhogiot, ko muhogiot itile komengechitu, ngo kaitil muhogiot komengechitu ak kichuur moketiet ipcheapchea konyil angwanu nekaketil ak kinemu tigitiot nekakichop. Kokaiwai inde maa, kotomo inde maa iuun ak kioite chumbik, ko kaiote chumbek irangte beek tutigin iun ak kikany kosoiyo, ko kakosaiyo iam as.

Ofisitab huduma keyote kongetekei saa mbili ako saa kumi atya akoi betut ne rupei. Koyoke ak ofisinito bo huduma kokarkei eng emet komugul kele kiyate saa mbili ak kekeer saa kumi. Ko eng emet komugul ko Huduma kopoishei kongeteke jumatatu akoi komuut kasi, ko jumamos keyote kongetekei saa mbili akoi saa sita keker.

Ni ko pichait nekipiir biik, alak koraritos, kopiir alake konuktos, kopiir alake kotiekei, kopiir alake kokatae metit , komi chekanam alak , komi chekarariso.

Tangawizini kekole taban taban nebo kot anan ko taban taban nebo fence koroi , tangawizinoto kepoishe yo keyoo chaik, yo imoche ichop tugun kou muchelek iyoi ipkochamukanso aki kikenen beek ipoishe akot chai akot yon kanamin homa komuch iput akichuut ikase arufut nenyone.

Peen kokwet nekiwe iperoo ile unee mung'aret, ako mung'aret ikere ile kochang' biik anan ng'ering'en inae ile yu kokararan mung'aret neboisien bichu mara komaaldoen beit nemi parak ako maaldoen beit nemi ngweny mising miten kwen mung'arengwan beit neoldoen tukuk chechwak.

Ecitizen kotoreti kelipan chepkondok komuch kesir lakok cheng'ering'en anan kesir lakok chechang simatkelipan chepkondok kopaa sikul, komuch kesir lakok cheng'ering konyor kelipan chepkondok kidogo kelipan chechang kokasir lakok cheng'ering'en koip in biik chepkondok alake chamokoikenai kaimutik cheu choto akomuch kesir lakok cheten en sikul komi lakok chekikometo sikul ako kikakisir lakok chekile en sikul chemiten sikul sai.

Yo mechei kotuiyo kandoik kotoreti kepoishe muswoknatetab kasari ako kelchinoik chi koyo loo chito, komuch kopoishe muswoknatetab kasari kokase ngalek che kimwae ako kaimuch katindoi kalamit ak kitabut koserei ako toreti kora keseven tuguk chekakimwae eng yoto ak biik chekamokokasei koyache keseven sikoi keriip eng simet, kiiy nekakipoishe sikoi keyoki baadae kele nee nekatesetai.

Yu komitei biik chetebindos ingweny ako mi kicherok , kiparu kele nee ne kikiyai, biik atak che kibwa ako biik ata chemabwaa, komitei listit nekikipor kele biik ata ako biik ata che kipa kotkop koyai kasinoto chikiparu ako nai kole biik ata chekibwa ak chemabwa keero eng listit noto akinde kele biik ata chekiyai ak kiyokto koba masta nekakiyokto listinoto.

Kinyumnyum serikalit kepoishe muswoknatetab kasari kechope kipandok, kichope kipandet komuch itar arawet ak wikisiek aeng kopit kipandit,. Ko ngichop passport komuch kotar arawek aeng ak wikit komong ako nyumnyum kochaktae biik boisionik. Akot biik chekakoekitu yon mechei konyor kasi anan komache kowo chito sukul, ko kikotoret biik chechang.

Kipandet kotoreti kenai kele ii chito neo anan toko imining, ko kaitil kipandet kokaieku chito neo, ko kipandet kotoretin yo imoche iwe sukul kepoishe kipandet sinyoru chepkondok chebo sukul. Ko kipandet kokeny kotoreti yo imoche isom kasi eng kimasta ake komuch ipoishe kipande sikenai kele chichi kouni ak kouni ak ipo kenyisiek ata aki bo masta ngiro.

Kotko kaloo chito nekemeche kowalun kainetab lakwengung, ipirchini simet aki ielesanchi ilenji kamache awachil kouni ak kouni, ko kakochopun kounoto, kolechini mwaa kouni, kikure ngo kainet imwachi, kikisichei auyo aki ielesanchi ak kitoret, yo katatiwendi ipune kariit anan ipune chepkondok alak kotiit oloto kotoreti ngalehoto eng simet.

Yuu ko komosta nekibiren pija amun mitee kiit neu amburelait ak ko lel nekakikweny olemiten mamaa ake nekatonon en yon kolee ak kakijob kiit nekingololen miten biik chekalaj maskit ii ak ko mii netebe ngwony sikokeree kole tos kowendito ano kii nekakingololen ana ko pichait nekokibire ak komiten wainik chekeboishen sikobit keunganishan kiit nekingololen ak ko miten boxit ak mezet ak ngecherok chekeboishen

wembeit ii ak rotwet, ako nyalu kemeto ngalekab che kiyotitoi tipiik, ngemei lagok che tipiik eng miondo. Akomitei tugun che keboisie ako komasitak kyae ngalechutok ko masta nebo Uganda emet nebo Uganda, mi ketik mitei bandek chemitei yutok.

Sikelibanen yutok chepkondok chebo sukul sikotoret lokok chemingweny sobet nebo olinywan ak ko toreti kopchei kobalansenak lokok chebo biik chemokorek ak lokok chemiten ngweny chenyolildos kotoreti ak kopolonseni konyumnyum ngalek chokotobendi Kaa lokok alak komoche chepkondok iib kotebtos akoi amun itee kowek sukul kotoreti choto sikotebso en sukul ak kokilke en sobenywan.

Muj kesir chepkondok chechang aka kongeringen lagook ana kesir lagook chengeringen ii ak kengeren chepkondok ak chepkondok chekiboishen

Yu komite kandoindet nebo emet ak kandoindet nebochamait nebo odm. Bichu kokatuiyo kokatkei kotebekei chametab kei akokatuiyo sikotebekei kole tesetaitoi ano emet eng nguno.

Yu komite chito ne mi aino akomi aino kounigei akobokamanut ine sikokararanit bortonyi toreti konyor hewa nemie borto akotoreti borto koek healthy matkonyor ki agetugul nekesumbuan bortonyi.

yu komi jito neteben ny'weny mi netononi kong'usong'usi kitambaok chegigirat, mi kabatit, mi meset, mi tuguk chemiten meset, miten kit negeboisien keusen ng'ot, mi karait, miten komasta negiunen tugun, mi kurget, mi ing'oriet negiloji, mi ng'echerok, miten dirishet, miten kiit negeboishen eng wifi ,miten stimet ago miten kit negejiljile neu komputait en yuto.

Yu komite biik che tonondos mi chito ne kekoito ki kesainani mi chito nesainani neboisie kalamit komi nebire picha komi netononi kokere kole tos tesetaitaiano kasit. Mitei ki ne kechile ingyo sikenai kele biik ata chekakobwa ing yutok.

kii kotoreti biik matkonam mianwek akoribe biik matkonam moet toreti biik chechang kosaven borwekwak simatko sambasanda miando eng.

Learn dash, learn worlds, think fic, kajabi, moodle, docebo, cosera, udemy ak alak chemakibor.

Yu ko class ole kinete lagok mi mwalimu inee kotononi akoborchin lagok ole kinetitoi ak ole kichildoi. Mite ki nekechile ing yomi ki nekakinde itiik singotimeche mememeche ki nebole eng itiit indai kiotok si matkosumbuanin. Kii koboru ole kinetitoi lakwet akole teptoi lakwet sikochilchili kii nemite yo ki nemingin nemite yotok.

Ni koboru network nebo simosiek akotoreti inai kole tos mitei network nebo simetnyu anan acha akotoreti ngonyo kiy neu ropta kotoreti matkobel sikoek risky eng tuguk alak.

Chu kobichainik chekikibir mibichainik chebire biik komitei ngecheret mi lakwet netepngony, komii neuse konda mi bik aengu che tomngonydos mi ki nekende lakwet itiit akomi kit nechile komi ki ne kamama nenyi nekabir picha lakwet nekatepngony inekei akomite ole karu mitee chito netepgony ole nekitak dirisha. Mi nekelach maskit, kolach maskit simatkonam tugun alak.

Ngiker ni koboru kele negit sipitali nemite yutok netoreti kinyae bik chemiandos makoikeba olelo mii duket nemingin nekiboisie keoldoe kerchek cheterter.

Yu ko baba ak lakwet cheoe practice chebo borto sikwai exercise borwekwok akoek healthy singotko kami miando nekaitu kotoreti koistogei.

Yuu ko sipitali mii takitariek chekalachke kabisaa akoi metit motoku konyek, iker ilee miten chito nemoche ketoret, so ng'unon kilocheke maat ko any ng'ele koristo ng'unon maat ko inhelen kii nekomiten nekong'uto yotok, miten kii nekeboishen televisheni nekeboishe kekere, miten kii nekechile sikiro kelee ne ak ne chemokotin eng' yuton.

Yu komite bik mutu chetonondos minekatonon sikoborchin kolenjin kioitoi ano kasinitok kichoptoono mashinit nitok kelechi nam yu akinam yu sikobit kechop wayandonito kotuiyo

Yu komasta ole kikonore kitabusiek. Ngimeche kitabut nebo subjekit nekemoche iwendi ibisom engyo kesir kainet akiibu kitabut. Mi ngecherok chekaki tepto mitei komputa nekeboisie yaimeche isoman akobo komputa. Mi meset mite kitabusiek chekakitepto eng meset chutok.

Yu kosipitali ole kibaru kele kipimani komii chito nekatepingony kobongoni lainda mi ngacheret akomi meset. Mi kartasisiek che kakiminji tabanyu kokartasisiek chotok kakiminji yotok komuch koboru kele kenyikere kele unee bortongung tos kaamin nee sikenai kele nee neamin eng bortongung

Yu ko clasit nekisomane komputa ole katomngonyso biik chesomane komputa ichegei komite chito ne katonon koborchin ageole kioitoi agotkoinai chito inye iborchini chitoage sikonai akichek biik alake.

Yu ko komostoo nekimuti chito nekamian, kwame meetit anan komian neyoe tuguun chemokororonen kimuti kongololchi bichutok chu, kokochi kerichek ak komwochi kole kiyoe kouni ak kouni koelezonchi. Koname lain chito eng olekowo ak kosobe chito eng tuguuk chekotam koyoe

Yu ok sukul mii tuguuk chekikonchin tibiik, towelisiek chekiboishien kosisingek gee bik eng betusiek ab arawet, mii in asingobeere picha kouni koboru kele kokochin logbook eng skull. Kobir picha kenai kele kokoito eng sukulit nekile, akotoretii logook chemi gwony ako toreti logook tugul ngobo book sigiik chemi barak anan komi ngwony, koyoe logook tugul kokergeit

Chuu ko robwonik chekakibel miten sikirii nekakilal ak kitebee, kakibel, kokakibel ko ikany korur komnye ak itio inemu ak iweichur sokot ak ichong'an ak itilatil ak ikany kourio akitio iaam.